Ngũmahũrĩra thimũ ndĩmere rĩtwa arabu ndĩmere nĩ thĩna ũrĩkũ tũrahĩtũkĩra na atĩ hena gĩcigo kĩgwĩte ndĩmere nĩkũ kũu gĩcigo kĩu kĩgwĩte na ndĩmere rĩrĩa kĩagũire rĩ na nĩtũrabatara thitima.

Niĩ ingiuga nginya ti mwaka, ta mweri. Ũbatiĩ gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa magego o mweri nĩgetha agakũrora magego tondũ maya nĩ, magego nĩ kĩndũ ũtũmĩraga o mũthenya, o thaa ciothe ũkĩrĩa, kũguo nĩ nĩ ma bata mũno kwĩ mwĩrĩ waku, na mangĩgũtura nĩ ũthumbũragwo mũno nĩmo, na nĩgetha ũmenye ũhumo wa wa mo gũtura ĩĩ, ũbatiĩ gũthiaga o mweri nĩgetha makarora nĩgetha ndũkahote gũthiĩ thaa irĩa atĩ maturire mũno, ũkahota kwĩrora na kũmenyerera maũndũ maya gwĩkĩka. Na o ũguo ũkahota kũmenya nĩkĩ ũngĩka nĩgetha kũmenyerera magego maku, matikahote gũkorwo me handũ hau hau gũtuura, kana kwenjeka kana kuuma.

Ingiuga kũruta wĩra wĩ ta mũndũ ũmwe, ĩna ũhũthũ na ĩna mũhũthũ na moritũ make. Ingiuga ngwambĩrĩria na mũhũthũ tondũ, mũndũ ũyũ ĩĩ, ndarĩbataraga andũ angĩ, gũka na ũrĩa arĩkaga kana gũka na mũhumo wa maũndũ make, kana nginya gwĩka maũndũ ndarĩbataraga atĩ gũthiĩ kwĩ mũndũ kũmũria kana kĩ. Kũguo arĩkaga maũndũ make ee iika. No naguo ũũru nĩ atĩ, mathĩna moka no ke marĩũkagĩra. Okorwo nĩ ũndũ wa mbia kana kubatara mbia, no ke arĩbataraga gũka nacio kana kuuma nacio. Na thĩna wothe woka, no ke arĩbataraga na mbia irĩa angĩhota gũthondeka maũndũ macio, kana ũrĩa angĩhota gũthondeka ũrĩa maũndũ marĩthiaga wega.